Mae en oduma ma otuo to gima timore kae en ni sama ikayo oduma to en ndalo mang'enyne ionge dala koro ionge sama inyalo moyo godo oduma oko mondo gi tuo eka mondo isus mondo iregi. Inyalo tweyogi eyo makama tiketogi ewi etie mabati mondo sama chieng' rieny to liet mar mabati chwado gi kendo gituo. To ng'eny ne ji keto oduma makamae mondo chieng' ma gidhi puro kendo, gilos godo kodhi nikech kamikete kama tiketo e jikon en kuma thuth ok nyal chuoyo duma kata kudni ok nyal chuoyo oduma. Kendo gik machamo oduma kaka oyieyo ok nyal chopo kuom oduma. Koro mae en yo maber ahinya mar tuoyo oduma kendo kete kama ber ma thuth kata kute ok nyal chope bi chame ma kethe. To en yo kendo mitiyo godo oduma maber makochopo sama idwa dhirege, to en oduma motwo kendo en oduma ma nyalo golo kuon mamit ahinya.